Macini ici rĩrĩa ciahũthĩrwo nĩ ibatiĩ gũthambio nigetha cikarutwo gĩko kĩu nĩgetha gĩtigatuĩke gĩa gũthũkia, part ingĩ cia macini ĩyo. O ningĩ macini nĩ ĩbatie, cikĩrorwo kana nĩ thũku kana ningĩ cikarorwo nĩgetha cihote kwambatĩria ikĩro kuumana na harĩa irĩa cia tene ciarĩ arabu cigekĩrĩrwo part ingĩ njega. Ningĩ nĩ ĩbatiĩ mũndũ akĩmĩhũthĩra akahũthĩra kũringana na ũrĩa andũ arĩa mamĩthondekete maugĩte thĩinĩ wa maratahi marĩa mũndũ aheagwo. O ho mũndũ nĩ abatiĩ kũiga maratathi mau wega nĩgetha kĩndũ kĩngĩtuĩka wa gũthũka thĩinĩ wa mathaa marĩa mũndũ erĩtwo no amĩcokie na matuĩke a kũmũthondekera. Ningĩ nĩ ĩbatiĩ ĩkaigwo handũ hatarĩ na maĩ handũ hatheru na handũ homũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete nĩ ũndũ nĩ ũtũmaga andũ arĩa othe maroka kũgũra kambuni-inĩ yanyu magakorwo nĩ maraheo ũtungati mwega tondũ ta rĩu mũndũ athiĩte akaheo kandi ta ĩno ya kũhota gũthiĩ handũ gũcera, rĩngĩ rĩrĩa ena mbia nĩ arĩũka na arĩhe na athiĩ tondũ nĩ akũririkana kwĩ hĩndĩ kambuni ĩyo yamũhete maũrigiti mega. Ningĩ ona maũndũ marĩa mareka no matũme magucĩrĩrie andu arĩa marathiĩ kana arĩa customer arĩa megũka nĩ getha mahote gũtungatĩrwo.

Kaũndũ ka mbere mũndũ nĩ ambaga akarora ng'ombe ĩyo harĩa ĩrĩ. Kũrĩ ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo, kwĩ ng'ombe ĩrĩa ĩĩ na ihu kwĩna ng'ombe ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya nyama na kwĩna tũcaũ. O ng'ombe ni ĩbatiĩ ĩheyo iriyo kũringana na ũrĩa ĩrĩ ta rĩu ng'ombe ĩrĩa yaciara ĩbatiĩ ĩheyo irio ciĩ na hinya nĩgetha ĩhote gũcokia hinya, na ningĩ ĩheyo irio ikũhota gũthondeka iriya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ oho ng'ombe cia nyama nĩ ibatie iheyo irio iria ciĩ na hinya na irio iria igũtũma cithiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Oho ningĩ mũrĩmi abatiĩ amenye ng'ombe ĩyo rĩrĩa ĩrabatara ndume nĩ getha akahota kũmĩhe ndume ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na akona ũteithio mũnene.

Hũthagĩra macini ĩrĩa yenjaga nayo ngondu na hĩndĩ ĩrĩa ndĩracienja nĩ njoyaga ihinda rĩnini nĩ gũkorwo macini ĩyo nĩ ĩrenja na ihenya na ĩgatũma nyenje ngondu nyingĩ o ta ũrĩa kwahoteka na ndenja ngondu icio nĩ ngoragwo wa kwendia guoya ũcio, ũrĩa ũtuĩkaga wa kũhe mbia iria nyonaga nĩguo ngahota kũrera ngondu icio ũrĩa gũbatiĩ, na ngahota kuona umithio thĩini wa ũrĩmi ũcio wa ng'ondu icio.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahũthĩra macini ici cia gũkama nĩ ũgũkora atĩ nĩ arahota gũkama ngombe nyingĩ, thĩinĩ wa kahinda kanini, na ningĩ nĩ ĩgũtũma ng'ombe citikagĩe mĩrimũ, nĩgũkorwo ĩrakama iria riothe gũtirĩ iria rĩratigara. O ho ningĩ, nĩ ĩtũmaga mũndũ ndakahũthĩre mbeca nyingĩ irĩa angĩhũthĩrire andũ gũkama angĩkorwo ena ng'ombe nyingĩ, na irĩa angĩhũthĩrire kũmarĩhe nĩgetha matuĩke, a kũmũrorera ng'ombe ciake. O ho ningĩ, macini ici nĩ igiragĩrĩria mũndũ kũnoga tondũ hĩndĩ ĩrĩa nĩyo ĩrakama we ndũrahũthĩra hinya waku ũrio hau kũmĩrora. Na ningĩ wahũthĩra macini ici iria riaku nĩ rĩkoragwo nĩ rĩhehaga naihenya nĩtondũ macini ĩyo ĩthondeketwo atĩ ũndũ iria rĩu nĩ rĩrakorwo rĩa kũhora naihenya na kwoguo rĩtigĩthũka.

No mahũthĩre ngasi kumana na thumu wa ng'ombe ũrĩa ũthondekaga ngasi ĩyo na ningĩ mũndũ no ahũthĩre solar nĩ tondũ ĩrahũthĩra hinya wa riũa gũtirĩ handũ egũthiĩ hathara ya kĩndũ o gĩothe, o ho ningĩ mũndũ no agũre maguta nĩmo betũrũ, ahũthĩre nayo macini-inĩ.

Ya mbere nĩ macini ĩrĩa ĩhũthagĩrwo gũcigetha, na yacigetha nĩ ĩcirutaga mahuti-inĩ na ĩgakorwo ya gũciga ciĩ mbegũ, macini ĩyo ĩngĩ yoyaga mbegũ icio na ĩgaciruta kuma he mahuti mau, macini ĩyo ĩngĩ yoyaga mbegũ icio na ĩgatuĩka ya gũcipaka harĩa cibatiĩ, nayo macini ĩyo ĩngĩ ĩgacituma na cigatuĩka rĩu cia gũtwarwo kĩganda nĩgetha ituĩke cia gũthĩo.

Kaũndũ ka mbere, ngwamba thikĩrĩrie customer ũcio, thikĩrĩrie thĩna wake wothe, arabu arĩkia kũndaarĩria nĩ ngũmũũri ciũria nĩgetha hote kũmenya thĩna ũcio ũngĩkorwo uumanĩre na kĩĩ. Arabu arĩki kũnjokeria ciuria ciakwa, nĩ ngũcoka menya nĩ atĩa ngwĩka, thutha wa ciũria iria ciakwa acoka anjokeria. Njoke rĩu nĩ tũkũoya andũ arĩa megũũka na thĩna ũcio twĩ andũ, tũrore nĩ kĩĩ kĩngĩkorwo kĩraumanire na thĩna ũcio. Ũrora ũcio ũngĩ, na korwo nĩ tũona nĩ ha hararĩ na thĩna, hote kwĩra customer wakwa thĩna ũrarĩ ha, na tũhote kũmwĩra pole kana tũhote kũmwĩra pole nĩũndũ wa thĩna ũcio. Arabu hau hangĩ after twamenya thĩna, tũkorwo wa kũhotithia atĩ thĩna ũci ndũgũĩcokera rĩngĩ na nĩgetha customer aitũ mahote kũigua matirĩ na thĩna makĩruta wĩra na ithũĩ.

Ũndũ wa mbere ingĩka no hũre namba ĩrĩa ĩhũragwo thutha wa ũgwati na ũndũ ũngĩ ndĩmahe rĩtwa riakwa, kũrĩa gĩtingĩ kĩu gĩtuĩkĩte gĩa kũgĩa na ndĩmahe namba yakwa ya thitima nĩgetha magĩũka gũtũthondekera matigakorwo na ũritũ wa gũkinya harĩa tũrĩ na nĩ getha matuĩke wa gũtũtangĩkĩra o ũrĩa kũngĩhotekeka na ihenya.

Kaũndũ ka mbere ngwamba njĩke nĩ ngũrora kũndũ guothe handũ hau haraitĩka maĩ nĩ ha, njoke ndore maĩ mau kana marĩa marauma nĩ matheru, angĩkorwo nĩ matheru rĩngĩ gwĩ baibũ ya maĩ matheru ĩtwaraga maĩ handũ ĩraita maĩ, na akorwo mena gĩko kana nĩ maranunga, rĩngĩ nĩ sewage baibũ ya sewage handũ ĩrĩkĩtie gũthũka maĩ, ũkarora kũndũ ta guothe gwa gwĩthambĩra kana nĩ kuo maĩ maraitĩka kana cioro ũkamba ũkarora kana nĩkuo maĩ maraitĩka, warĩkia kuona ũguo nyingĩ no hakorwo tuona thĩna nĩ ũrĩkũ tũthondeke, rĩngĩ tũthondeke handũ hau haraita na akorwo ti ũguo tũhote wa kũhũra mbica na tũkorwo wa kuonania ũira atĩ maĩ mau nĩ marakorwo ma gũitĩka. Handũ hau hangĩ nĩ atĩ no twethe mũndũ wa gũthondeka baibũ ĩyo na atuĩke wa kũmĩthondeka na ndĩgathũke na angĩkorwo handũ hau hagũitĩkaga maĩ nĩ hahehu no nginya wethe rĩera rĩingĩre ho nĩgetha gũtigatuĩke gwa gũkorwo gwĩ kũgunyu. Ningĩ no ũrore kana mwene nyũmba arĩ na insurance ya gũtũma atĩ maĩ mau maraitĩka atĩ no mũthondekerwo rĩrĩa gwatuĩka wa gũthũka.

Wambere nĩ tondũ macini nĩĩrahũthira ihinda inini na ĩkarĩma handũ hanene gũkĩra ũrĩa ũngĩetha andũ aingĩ arĩa ona rĩngĩ matigũkinyia harĩa macini ĩgũtũĩka ya kũrĩma, na ningĩ mũndũ mbia iria angĩatũmĩra kũrĩha arĩhi nĩahũthĩraga rĩngĩ gwĩkĩra macini ĩyo maguta na kũrĩha mũndũ ũrĩa ũramĩtwarithia , na rĩngĩ macini nĩĩhotaga kũruta wĩra wega hatarĩ gũtigĩrĩra mathenya handũ ona hamwe, ĩkahotithia mũrĩmi kuona kwagĩrithia magetha make hĩndĩ ĩrĩa yothe aragetha kana kũhanda. Na ningĩĩ ũrĩa mundũ ahandaga nĩ ũrakora atĩ nĩarate indo icio cia kũhanda no rĩu macini ĩkũhanda hatarĩ atĩ gũtinda ĩgĩteanga na ĩkanyihanyihia ũthũkangia.

Kaũndũ kamwe nĩ atĩ wĩra ũyũ nĩurĩhaga tondũ andũ mangĩtwo handũ kana mũndũ niĩ ingĩtwo handũ thiĩ ngathambie ndĩna company yakwa no hote gũkorwo ngĩthũkũma wega, nĩ tondũ mũndũ ũmwe angĩmenya ũndũ ũyũ, nĩ akũhota kũmenyithia nginya acio angĩ na ũgakora atĩ wĩra nĩ ũrathiĩ ũgĩtheremaga, na andũ magĩthũkũmaga na ũtugo. Tũgathiĩ tũkĩongagĩrĩra andũ memba ngurubu ĩno itũ, na nĩguo tũkahota gũkaba pati nene mũthenya ũmwe.

Wa mbere gũkombora matinga ti ũhoro ta ũrĩa ũngĩthiĩ duka-inĩ ũgũre itinga rĩaku, na ningĩ gũkombora matinga ũrabatara tu o rĩngĩ kũrĩha ndereba, kana kũrĩha ndereba ũcio na kũrĩkĩra maguta rĩgacoka rĩgakũrĩmĩra, hau hangĩ itinga, itinga rĩrĩ no rĩthũke rĩgĩkũrutĩra wĩra o na rĩtarĩkĩtie, kũguo rĩgatũma mũndũ ambe kũmenya ũrĩa rĩkwamba gũthondekwo na icio no mbia ingĩ angĩhũthĩrire kũrĩha andũ nĩgetha matuĩke a kũrĩmĩra.

Nguo icio nĩ ciahotaga kuonania mũndũ nĩ wa ũndũire ũrikũ tuge ta gĩkũyũ nĩ ciahotaga kuonania mũndũ ũrĩa nĩ mũgĩkũyũ. Hau hangĩ o nguo nĩ yahotaga kũnyitithania maciaro kana kũnyitithania o ũrĩa andũ maraciarwo, makonania ũrĩa tene kwarĩ. O ho ningĩ nguo icio no cionanagia mũndũ nĩ wa mĩaka ĩigana, kana nĩ ahikĩte kana ndahikĩte, nĩ mwanake kana nĩ mũirĩtu, nĩ cianyitithanagia andũ na andũ arĩa makuĩte, no ho nguo icio nĩ ciahotaga andũ kũrika, nĩcihotithagia andũ nginya rĩu kũiga ũndũire ũyũ hatarĩ kũũnina, nĩyonanagia ũnyitanĩri na gwĩtĩĩra gũkorwo mũndũ e gĩkũyũ, o ho nyori nĩ cionanagia ũthaka na cikonania mũndũ harĩa arĩ kana nĩcionanagia mũndũ nĩ auma haha akambatĩra gĩkĩro kĩngĩ, na bado nĩ ciatũmaga kũnyitithania andũ hamwe, cikarehe andũ hamwe.

Kaũndũ ka mbere ni ĩtũmaga migũnda ĩkorwo ĩĩ mĩega nĩĩ gukũrwo atĩ ĩrahũthĩra thũmũ thũmũ ũtarĩ na kĩmĩko thumu ũtarĩ wíkĩrĩtwo thũmũ ungĩthũkĩa mĩmera na kaũndũ kaũ kangĩ nĩ ĩtũmaga nĩ ĩrehaga maũndũ maĩngĩ tondũ nĩ ĩrehaga ũtherĩ no ũyũ ũthĩke thíĩnĩ wa ũrũgarĩ mũmera wĩna kũreha ũtheri mwega thíĩni akorwo ni ta kũndũ kũrĩa mĩmera ĩkũragĩrĩo. Oho nĩngĩ ni ĩtũmaga mũrĩmĩ dagathiĩ kũgũra ĩndo dakahũthĩre mbĩa cĩake nĩ gũúkũrwo atĩ maũndũ marĩa maĩngĩ thitima ĩcĩ nĩ ĩra mũteĩthĩa.

Wambere nĩ atĩ marĩhi maya, nĩmarĩhagwo naihenya matikaraga mũno ta ũrĩa ũngĩri ũũ ũtarĩ intanetinĩ ,haũ hangĩ nĩ koragwo na mbeca nini cia kũruta mbeca icu mũndũ ndahũthĩraga mbia nini ningĩ mũndũ noacagũre ũrenda kũrĩhwa na kĩ, ũngĩ noauge arenda kúũĩhwa na kandi, ũngĩ auge thimũ, ũngĩ auge Mpesa, omũndũ noacagũre harĩa anngĩenda kũrĩhĩrwa. Haũ hangĩ mũndũ angĩenda kwonania evidence nĩ ihenya no amĩone na ĩhenya tondũ kĩrĩa mũndũ, mawandĩki moothe me haũ nĩmewoneka na ihenya .Namo maũrũ marĩa maumanaga na ũhoro ũcio nĩ atĩ, nĩ hakoragwo na maũndũ maingĩ mangĩhanĩka, mũndũ nonginya akorwe eintanetinĩ nĩgetha ahote kũhũthĩra mbia icu kana kũruta mbia icio ningĩ mũndũ kwĩ mbia iria agĩrĩrire kũruta ndagĩrĩire gũkĩria mbia ingĩ ,ningĩ mũndũ akĩhũthĩra intaneti nonginya aheane maũndũ make mothe tarĩũ aheana namba ya kibande na maũndũ ta macio, ningĩ mũndũ angĩkorwo wa gũtunywo mbeca nĩ hinya mũno akorwo wa gũcokerio, kwoguo cigathii oũgu.

Ũndũ wa mbere thirikari ĩngĩka nĩĩnyihie marĩhi ma igoti, nĩgetha andũ makahota kũgũra indo cina mbei ya thĩĩ, mbei mũndũ wa thĩĩ angĩhota gũkĩnyĩria. Kaũndũ kau kangĩ nĩ thirikari ĩkendia ĩndo ĩkandĩkanĩra na andũ nĩgetha ĩkahota kũmarĩha o ũrĩa marĩtie. Kaũndũ kau kangĩ nĩ indo iria irathondekerwo tuge ta bũrũri ũyũ, tũgakorwo tũgĩcĩhũthĩra nĩgetha tũkũrie, tũkũrie mbiacara ciitũ. Kaũndũ kau kangĩ nĩ tũnyihanyihie igoti rĩrĩa rĩrutagwo tũkĩruta indo nja wa bũrũri kana tũkĩrehe thĩinĩ wa bũrũri igoti rĩu rĩnyihanyihio. Kaũndũ kau kangĩ thirikari ĩngĩka nĩ ĩthondeke mabarabara, mathukuru mathibitarĩ, ĩthondeke maũndũ mau nĩgetha mbiacara cikorwo cia kũrutĩka wega. Mũgũri nake wahota maũndũ mau mothe mahota gwĩkĩka nĩũgũkora atĩ nĩarahota kũgũra indo. Akahota gũkũria nginya iganda iria ciĩ bũrũri-inĩ witũ. Kaũndũ kau kangĩ nĩũgũkora ngĩnya indo imwe indo nĩcironeka o handũ hothe.

Kaũndũ ka mbere maĩ make mangĩkorwo marengetwo nĩ tondũ ndarĩhĩte marĩhi marĩa mabatiĩ o mweri na hĩndĩ ĩria mabatiĩ. Na kaũndũ kangĩ kangĩtũma maĩ mau marengwo nĩ gũkorwo atĩ nĩ maraiya maĩ makahũthĩra maĩ urĩa gũtabatiĩ. Kaũndũ kau kangĩ nako, mũndũ ũyũ nĩguo acokerio maĩ abatiĩ nĩgetha athiĩ wabici-inĩ cia maĩ arĩhe maĩ mau thirĩ ũcio nĩ getha atuĩke wa gũcokerio maĩ make. Na kaũndũ kau kangĩ angĩkorwo nĩ mita thũku yagĩrĩirwo ĩthondekwo nĩ getha ahote gĩthiĩ na mbere na kũgĩa maĩ make.

Wa mbere nĩ macini iria cithondekaga handũ harĩa itũngũrũ icio cikũhandwo, hau hangĩ nĩ macini ĩria ĩrutaga kana ĩgethaga ĩtũngũrũ icio kuma mũgũnda, nayo macini ĩyo ĩngĩ nĩ macini ĩrĩa ĩhotaga gũcagũrania ĩtũngũrũ kũringana na gĩtũngũrũ ũrĩa kĩigana, na ĩyo ĩngĩ ĩkahota gũcipaki harĩa ciagĩrĩire nĩgetha rĩu cithiĩ thoko.

Kaũndũ ka mbere ĩkwamba arihe tigiti wa mbathi ĩyo, acoke ahe namba ya ũcio ũrathiĩ kana namba yake, acoke ahe namba ĩrĩa arĩha nayo, acoke ahe rĩtwa rĩa mũthii, arabu nĩguo tũhote kũmũigĩra gĩtĩ kĩu na nginya tũmũĩre mathaa marĩa magũthiĩ.

ũndũ wambere nĩũtũmaga makũre emotionally makorwo makũrĩte na nginya rĩrĩa megatagatĩ wa andũ magakorwo mena ũmenyo wa kũ handle andũ. ũndũ ũcio ũngĩ nĩatĩ nĩmaharagĩrio nĩũndũ wa maica marĩa maroka . Kaũndũ kau kangĩ nĩtũmaga mamenye kana mathome . Nĩtũmaga kũrehe gĩthomo hĩndĩ ĩrĩa maratuĩka agũthomithio ũhoro wa tekinoronjĩ. Kaũndũ kau kangĩ nĩmeheaga skills tofauti iria makũhũthĩra thĩiniĩ wa maica mao.

Tene mũndũ angĩendire kũgũra kĩndũ supamaketi-inĩ kana o nduka-inĩ abataraga oe nduthi kana arĩhe tigiti nĩgetha ahote gũtuĩka wa gũthiĩ gũkinyĩra mabataro marĩa arenda, no thikũ ici mũndũ angĩenda kĩndũ arabatara tu o thimũ agetia kĩrĩa arenda na akareherwo o harĩa arĩ, kũguo o ũrĩa kũrathiĩ gũgĩkũraga noguo kũrathiĩ gũcenjetie na mũndũ nginya agakorwo wa gũtuĩka agĩkinyĩrwo harĩa arĩ o na tonginya atuĩke wa gũtũma harĩa arĩ tondũ ũrĩa ũramũrehera nĩ agũtuĩka wa gũtũmĩra kĩrĩa gĩothe amũtũmĩire nĩgetha akorwo wa kũmũtwarĩra o harĩa arĩ.

Kaũndũ ka mbere thimũ ĩo nĩ nĩngwenda kũmenya kana ihiga rĩayo nĩĩigaga mwaki wega kana nginya nyingĩ nĩĩgũthiĩ ihinda inene ĩtarĩ ĩrathira mwaki. ũndũ ũcio ũngĩ nonginya menye kana thogora ũrĩa maranyenderia naguo kana nĩmwega kana nĩngũhota kũruta mbeca icio marahota kũnjĩtia na kana thimũ ĩo nĩngũkorwo ngĩmĩhũthĩra kwa ihinda inene ĩtagũthũka. Kana nyingĩ thimũ ĩo ĩna warrant nonginya makorwo makĩndarĩria ũhoro ũcio. Na nyingĩ thimũ ĩo yakwa ĩngĩkorwo ya gũthũka kana nomahote gũthondekera kana kũnjenjeria. Na thimũ ĩo space ĩrĩa ĩnayo kana nĩkũhota kũkinyĩria mabataro makwa hĩndĩ ĩrĩa ndĩrabatara kũiga indo ciakwa kana kũiga makwa mandĩkithio makwa thĩiniĩ wa thimũ ĩo.

Ĩno nĩ ceki, na ceki ĩno yandĩkĩtwo mbia na yumĩte bengi-inĩ ya Equity. Kaũndũ ka mbere ndĩratuĩka wa kuona nĩ atĩ nĩ ĩtuĩkĩte wa kũhe gĩkundi kĩa, kĩa, gĩa gũthaka filamu mbia nĩ getha mahotithie gũthiĩ na mbere andũ gũthaka matarĩ na thĩna o wothe wa mbia. Kaũndũ gaka nĩ karahotithia andũ nginya gũkorwo makĩigua me handũ hega hĩndĩ ĩrĩa nginya andũ ta aya manyitanĩire nĩ getha kũhotithia ũthaki wa filamu gũthiĩ na mbere thĩiniĩ wa bũrũri witũ.

Andũ makoragwo methondekeire mbũti iria mathiaga nacio, kana tũtarũ tũrĩa mathiaga nacio iria-inĩ. Magakorwo wa kũthiĩ kwĩyonera ũthaka wa iria na nginya amwe nĩmaũthagĩra mbũti ici gũtega thamaki hĩndĩ ĩrĩa menabata wacio.

Wambere gĩkĩ ĩno nĩ gĩkundi kĩa arĩmi kĩrĩa rĩngĩ maigĩte arĩmi a indo tofauti, maigĩte nĩgetha gĩkorwo gĩa kũmateithia kũhota gũtwarithia ũrĩmi wao na mbere na nginya kũhota kũruta maũndũ mao ma mĩciĩ ta guthomithia ciana na nginya waki wao wa manyũmba. Ngũrubu ta ĩno nĩ ĩmateithagia rĩrĩa rĩothe marenda gwĩka maũndũ mao ĩgakorwo ya kũmahe nginya mbeca iria marenda thĩinĩ wa matũmĩro mao.

Haha wa mbere ũyũ nĩ mũrĩmi kana eno nĩ nyeki ĩrĩa ĩrĩmagwo ya ng'ombe, na nyeki ĩno rĩngĩ ũyũ nĩ mwene, nĩ we ũrĩmĩte nyeki eno. Wa mbere nyeki ĩno yohwo nĩ ĩgũrũĩka ya kũendio na oho mũrĩmi ũyũ nĩ egũtũĩka wa kuona mbia ciake, na nĩ umithio thĩiniĩ wa nyeki ĩno na oho nyeki ĩno nĩ ĩrĩ bata mũno kwi ng'ombe tondũ nĩ ĩtũmaga ciongerere ũritũ wacio na nginya ciongerere marĩa cigũkorwo cikĩmũhe mũrĩmi.

Kaũndũ ka mbere maya nĩ mahuti marĩa marindĩtwo magatuĩka ma gwĩkĩrwo maratathi-inĩ, mahuti maya nĩ mateithagia mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa nginya gũtarĩ na mahuti kana hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura na kũguo gũkaga mahuti, gũteithagirĩria mũno mũrĩmi tondũ mahuti maya nĩ makoragwo na maũndũ maingĩ marĩa matuĩkaga ma gũteithia mahiũ matuĩke ma gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na matigatuĩke ma kwaga irio orĩ orĩ.

Wambere nĩmathondekete rũhonge rũrĩa rũtuĩkaga rwa kũrora kana irathi iria ciakĩtwo nĩcikinyĩte ikĩro na kana nyingĩ cina wĩigĩrĩrĩku, atĩ arutwo mangĩikara matirĩ na woyo owothe wakũgwĩrwo nĩirathi. Oho kũndũ kũrĩa kwĩna irathi nĩgwakĩtwo irathi cirahota kũiga heho thĩiniĩ wa kĩrathi kĩu nĩgetha kũhotithia arutwo gũthoma matarĩ na thĩna o wothe.

Ũndũ wa mbere maya nĩ matunda na mboga, na indo ici nĩ iria ithũkaga na ihenya, na koguo no nginya mũndũ aciige na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha citigathũke naihenya. Mũndũ nĩ agĩrĩire acige handũ hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ na handũ hatarĩ na maĩ maingĩ nigetha citigatuĩke cia gũthũka naihenya. Ũndũ ũcio ũngĩ no nginya mũndũ aciige handũ hatarĩ na hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ, kana hatarĩ handũ hatarĩ na rĩera rĩingĩ, acige handũ hahehu ta brinji-inĩ nĩgetha citigathũke.

Ĩno nĩ ng'ombe ironeka ta ĩna thĩna wa nda. Nĩ ndĩrona haha thĩ nĩ ta gĩko kĩayo kĩrĩa kĩho, koguo ng'ombe ĩno nĩ thĩna ĩnaguo wa kwaga gũthiĩ kĩoro kĩnene na koguo nĩ kũrigitwo na ĩkarutwo kĩoro kĩrĩa kĩagĩrĩirwo kũrutwo nĩgetha ĩtuĩke wa gũthiĩ na mbere na kũhona. Na haha tũrona nĩ kũgitĩrwo ĩragitĩrwo ĩgatinio nĩgetha ĩhote kũrorwo nĩkiĩ thĩna ũngĩkorwo wĩha nĩgetha ĩtuĩke ya kũhona.

Irio ici nyambaga ngacihura, ngacoka, nyambaga ngacithambia ngacoka ngacihura maĩ mau, arabu ngarĩa no thĩiniĩ nĩ harĩ kabegũ karĩa ndutaga, ndarĩkia kũrĩa irio iria ciĩ thĩiniĩ wa itunda rĩrĩ.

Haha ũrabatara o macini ici ciagũkama na ng'ombe. ũkamĩga handũ ĩtekũgio handũ ĩgũkorwo ĩkĩigua ĩganĩire rĩrĩa ũndũ ũrathiĩ na mbere. Mũndũ nĩagũbatara macini yagũkama handũ harĩa iriya rĩu rĩgũthiĩ handũ hatheru. Afte wakama nĩũgũbatara wakama nĩũgũbatara iriya rĩu na nyingĩ o nyingĩ iriya harĩa ũgwĩkĩra no nginya hakorwo hehahehu wega nĩgetha iria rĩrĩ rĩtigatuĩke rĩa gũthũka nĩgĩtũmi iriya nĩkĩndũ gĩthũkaga na ihenya mũno. Nanyingĩ ng'ombe ĩno nĩũrabatara ũmĩige ĩtheru ndĩgatuĩke kũrwarwa mĩrimũ ya nyondo ici.

Kaũndũ kambere niĩ nĩ ndaigũire gũthaka mũbira ũyũ gwĩkwega tondũ nĩ gũtũmaga irũngo cia mwĩrĩ cituĩke cia kũgĩa na hinya na ngina kũnyihagĩria mũndũ mĩrimũ ĩrĩa angĩruta. Oho mũndũ angĩkorwo nĩendete mũbira nĩ atũĩkaga wa kũhotithia mũndũ gũthiĩ nambere taranda ĩno ya kũhũra mũbira wĩnayo. O rĩngĩ nĩ ndacokire kũmenya atĩ, andũ arĩa matarĩ na mawĩra no ũmagucĩrĩrie na kaũndũ ta gaka, na mũbira ũyũ nĩ ũkũmatwara handũ hanene harĩa kĩndũ kĩngĩ kana kĩndũ matarĩ gĩtangĩramatwarire.

Mũndũ nĩeragwo aneyane rĩtwa rĩake rĩothe anenyane bomu yake ya gũciarwo aneyane rĩtwa rĩake, ningĩ nĩabataranagia kũneana kĩbandĩ kia mũciari na kũrĩa aciarĩirwo, na tũbica twake twĩrĩ tũrĩa tũgũkorwo kĩbandĩinĩ. Mũndũ angĩkora nĩahota gwĩka mahĩtia, wambere mũndũ no athie Huduma Centre irĩa ĩ hakuhĩ nake na athie na gĩbandĩ gĩake kĩrĩa kĩrĩ kĩama na athie hau nĩakũhota gũtangĩkĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Na mũndũ thikũ ici nĩararuta ngiri ĩmwe, gũcenjia kũrĩa gũtandĩkĩtwo wega na kũrĩa kwĩna mahĩtia.

Mũndũ arabatara gũkorwo na ũgĩ wa kũmenya kũhũra macini ici cia ũini, oho mũndũ no akorwo ena talanda ya ũini, kana mũndũ akorwo athomeirĩ ũini, na koguo hakorwo hĩ hahotho mũndũ gũkorwo ĩkorwo he handũ haha akĩhothera macini ici ũtarĩ na thĩna o wothe.

Ũndũ wa mbere angĩkorwo gĩbandĩ gĩaku nĩkũra nĩkĩũrĩte ũndũ wa mbere nĩ wambe ũthie borithi, na ũge gĩbandĩ gĩaku nĩkĩũrĩte. Hau hangĩ nĩ angĩkorwo gĩbande kĩu gĩtire na maũndũ ma ma no ũthie huduma centre irĩa ĩ hakuhĩ no hote kwandĩkithia ũhoro ũcio na ũhote kũheo gĩbandĩ kĩerũ, oho mũndũ nĩarĩhaga mbeca burani nĩgetha ahote kũheo gĩbandĩ kĩngĩ kĩerũ. Angĩkorwo nĩ mũndũ ũtoete kĩbande no athie andĩkithie maũndũ make mothe na aikare thutha wa kahinda kanini na ahote wa kuona kĩbandĩ kĩngĩ.

Mũndũ nĩ arabatarana ũmenyo wa kũmenya atĩ ndũngĩthi gũthondeka haha ũtathomeire ũhoro ũyũ wa thitima, na ningĩ ndũgĩthiĩ kũhutia macini icio oũguo, nĩ kũri na macini irĩa mũndũ abataraga gũkorwo nacio ta iratũ iria mũndũ abati gwĩkĩra, nguo iria mũndũ abatiĩ gwĩkĩra na kwĩ maũndũ mangĩ makũgirĩrĩa mũndũ, ndakahutie waya ici na citwĩke cia kũmũhũra cũku. Oho mũndũ nĩ abataraga macini iria ciambataga gũkũ mĩtĩ-inĩ ĩno ya thitima na nĩgetha ndakagũe, ikamũnyitĩrĩra ũrĩa kũbatiĩ.

Kaũndũ ka mbere mũndũ abatiĩ eyandĩkithie na thukuru ĩyo, acoke auge kothi ĩrĩa arenda, nĩgetha atuĩke wa kwĩrwo kana hena nabathi kana hatirĩ. Angĩkorwo hena yo nĩ agwĩka kothi ĩyo na agĩka kothi ĩyo no nginya ambe arĩhe bithi, acoka arĩhe bithi nĩguo ekũheo kĩbandĩ kĩa thukuru, acoke atwaro kĩrathi kĩrĩa abatiĩ gũthomagĩra no ho rĩu nĩ agũkorwo arĩ mũrutwo wa thukuru ĩyo.

Hakwa arutwo aingĩ nĩmagũtiga gũthoma nĩtondũ mbeca icio nĩcio ciramateithagia gũkorwo makĩona gĩthomo kĩao kĩrĩa mũrutwo nonginya mũrutwo akĩthoma arĩhĩte. ũhoro ũcio ũngĩ, thirikari ingĩmĩhoya ĩtuĩke ya gũcokia ũhoro ũyũ nanĩguo arutwo makorwo agothoma matarĩ na thĩna o wothe na arutwo matigatuĩke agũtiganĩria thukuru gatagatĩ nĩũndũ wa kwaga mbeca cia gũthoma.